Chu ko kapichek chemito mbar chekikikol yekakorurio ko kibel asista akoi koyomio ko alak ko kingemokis eng imbar.

Boisioni ko ripsetab kiplegonik. Miten yon kigiger, lagini matinye chakula ago matiche beek. Ara ibwatitoi mising ichege.

Chu ko bandek che kikikol en mbar kikesemberchi akomi beek chekeyotchin asikobit kotoret eng yo kilal asista.

Kikonori chego akekany koruiyo akoi konomokis ndakakonomokis kende soteiwek akeparpar kobuone chego chekekuren mursik cheonyiny kot.

chu kegurw musarek kiborbori bushek ap kipsongik ak chikebndee mat kochamkansa ak kendee mat kochamkansa ak kebutul koech uji . chu kokararan amu ikochun chu nguvut

Chu ko sukuma akomito ndisinik koboto bandek chemile biich eng yu ko beek cho kikinde asikobit kobis tukuchu yo lolei asista ngoam tiong'ik koyae kingemokis.

Boishoni ko kolset ap watermelon tukuchu kotoreti borto kokiringta korotwek chu kokochin chito ropishek yealda konyoru ropisiek che chang kot.

Bo komonut boishoni amu ikochini kirindo korotwek eng biik ap kokwet akokochini ropisiek biik ap kokwet asikonyoru ropisiek chekipoishe.

Ngomnotet nekimokchinigei en yu ko ikere loinwokik cheikolchini bendek ikereren jemboit konoton karik chekeboishen koboto kiit neki sprayene nekikuren napstakit ko karik chekiboishe.

Kit ne tesetai eng yu ko iarorun mwalimu kit ne kiriptoi keswechu sigopit koboit kimnot.

Boisioni kepati imbaret ndarok itil kererusiek asi ilee bek ak ituch eng nyungunyat ne mining ii ak ipisen beek sigopit.

Bo komonut boishoni eng kokwet amu angialde tanyi inyoru robishek akonyil kokonin cheko che cheko kokonin nguvut eng bortongung

Bo kamanut kolsetab piasinik amu ngigol piasinik inyoru amitwogik che iyame ak inyoru ropisiek nealde piasini chu.

Ngager boisioni, abwat ale bokamanut kegol asigopit kotoretech en sobenyo ak kesich rapisiek.

Boisioni ko ripsetab nego. Ichige nego ak iratyi kiratut ak icheng amitwogik che amei ak indenachi olekiamisie asigopit koamis polepole

Koroi ko pinsiot. Ngiimoche iam eng kaa, iponyi ak icheru marakwek che orit ak iyo ak irande beek ak ikarangan ak iam.

Kit netese tai eng yu ko maragonik che kagitutu eng imbar ii. Miten chito kondeni guniet asigopit koip kaa ipkopir ak koma.

Ngomnatet neimoche itinye en yu, ko kolsetab sugumek en kokwo. Karik che imokyinigei ko kuniet ak che gigolei chepo sugumek.

Abwoti ale tinyei boiboiyet neo kot, amu mogonyor rapisiek ak kogakonyorchigei amitwogik che kiame eng kokwo.

Bo kamanut boisioni amu ngigol ii igole kopoto logoek alak ago ngigol ii inyoru amitwogik che iyome kopoto rapisiek ii ngialde

Boisioni ichenge panget ak itil ketit agenge ak inyiitil ne imoche asisich in logoek ii ak imal en ketit nito sigoakyi kosich logoek che anyinyen.

Kikiboishen koroi eng tekset ap korik ak eng betushek ap eng kasarta keboishen en kolset ap mbaret ak keyumen nyukunyek.

Bo kamanut keyai boisioni amu ripei chagulegab wanyama che kitinye ak kopit kwam asimogiboisien ropinik che chang ak koribwech imbaret.

Kiit netesetai en yu ko kolset ap ketik chekiboen tuga ripei ketichuto nyukunyek asimalaa beek ako rip mbaret kosikchi.

Ngomnotet neimoche itinye eng Yu ko ripset ap sekemik sapos ikorokonchi beek ak sikaruk asikobit koam sekemik chotok sikosikchi kokonin kumiat neimuch iyam anan ialde.

Ineti chitokyegigoldoi koroi. Imine ingwony ak ipir ketiik ko tononio ak icheng kambet asirate sigogachi kimnotet keti asimalul en ingwony ak kochabuit ak kongemak.

Batainik ak chepokitkit keribei eng kekochini beek ak chakula icheket komoomishen komosta akenge ak ngokaik ikere indenochi omitwokik kwo komosta ake akindenochi nebo ngokaik komosta age isikchi irip tugul eng aenge.

Batainik ak chebokitkit, kebae kekochin beek ak amitwogik. Ikerchini olda agenge, ak ngokaik, akibaen tugun chemakergei. Ikochinen amitwogik tuguk chemakergei.

Keljin nebo baetap ngokaik, inyoru eng ikwee mayainik, akialde. Ak mayainik koimuch iboo, akiam.

Aboe ngogaik ab maanik, terchinengwai ak ingokaik chombo kaa kogunu chu mayainik eng betut age tugul. Ko ngogaik chombo gaa iribe asikokonin chilchilenik.

Mianwogikap ngokaik, koboto chekikuren chepkinukiet. Chepkinukiet inyai eng ikochi kerichot nekirindoi mianotok bo chepkinukiet.

Ni ko kimiet ak bendo nokikorongoni asikeam iuni eut akiputul kimiet akinam bendo kitikin akinde kutik akinyei akilukui.

Ni ko chebololet. Iyome eng itore ak umait ak inde kutit, ak iyee chaik anan ilu chego ak ilugui ak icheru kartasitab kekiyot ak isus ak iyam

Ni ichongani viasinik, akitil kotendenekitu, akobo mwaita, akiwirchi orit. Ndekakorurio, inemu akitau itor, akiam agenge agenge.

Indeni bandek ak marakonik maat ak iyoo akoi kochemukonyo. Ndarok icheru ndakakaruryo . Ndarok icheru ndakakorurio akitil karatiek ak ikarangan koboto pendo ak ikarangan tugul ak iam.

Kiame en ketile, akende kutit akinyei. Ndekakotabululekitun ilu chego, akilugui. Neyalugui, itor noo age, akinde kutit.

Yaimeche ikwany kimyet, indeni beek maat. Yekakochemukanio, iteshi busiek, akibarbar, akikwany. Akimete korur, akoi korur. Ndarok, ikarangan ngwek, koboto pendo, akinde sanit, akiam.

Ni isuse pendo, akinyei. Ndekakotabulilit, ilugui. Akinam viasiat agenge, akisus. Ndarop, iee soda, asikobit maiketin.

Isuse ak inyei, inyeen kelek agoi kotabululit. Ndakakotabululit, iligui ak iyechi soda asimaigetin.

Itile kolebelit, akinde mwaita maat. Ikany kochemukanio mwaita. Nekakochemukan inde orit, asikobit korure mwaita orit. Ndekakorur, icheru.

Iname busiek, koboto beek, akinde karait, akiteshi sikaruk ak chumbik. Ikorokoran akoi konamakis. Ndakakonamakis, inde mesa kolebelit, akinde kirangit.

Kikorakani beek ak busiek koboto chumbik ak sikaruk. Akiteshi mwaita, akitinytiny akoi konamakis. Nekakonamakis, itil kominginit, akirolen, akinde kirangit.

Boishoni eng kasartap ra kokikowalak amu mekokwonyei boishek akeboishen maat nebo kasit yo ikwonye.

Kit ne tesetai en yuu, koboru viasinik chekakechemushan akoi korurio. Ara kiboisien muganget, ketuyatui, kotabululekitu sikouit kimyet.

Kit netesetai en yu, komii kotue viasinik chekakechemushan akoi koruiro. Kitue viasinik chotok, asikobit konamyo.

Ni kechongane viasinik, nekaichongan itil komangu chemengechen ak igoroganunga ak inde mayayat. Ak ingishan orit ndorok inde orit nebo meita nechumugani asigopit korurio.

Kitile nyanyat, ak kitunguiyot, akinde mwaita, akikorokan korurio. Ndaityo, inde orit samakiandet, asikobit korur tugulu. Akiabukchi sanit kobek.

Ni keome ketore en umait ak kisungushan kwo raond ndaityo itokyi kutit ak iyat kutit asinyei nekakonyeogis ilugui.

Kitoren umait ak kesungushan ndiga konam che chang inde kutit ak inyei agoi kotokulegitun en kutit naro ilugui.

Kikarangani mwanik, koboto kitunguik ak nyanyek. Ndarok, kende pendo, akekorokan. Nekakorur pendo, keteshi beek, akerongchi muchelek, akeker korurio, akoi konamakis tugulu.

Kichongoni andakakorok kechongoni kekarangan kitunguyonde ak nyanyek andarok indetukul orit akiteshi beek akikorkoren akoi korurio.

Ikarangani pendo, anderok, itilatil komengechitun, akikorokan unga ak beek. Ndekakonamakis irolen. Ndekakotendenit, itil komangchi shepit nebo triangle, akisurukchi pendo. Ndarok iker, akinde maat, indeni orit nebo mwaita nechemukani.

Koroi ketile ndarok kepise chumbik ak kende mat nemingin. Ndakakolal icheru ak inde sanit ak iger ak igonorte.

Koroi, en kila betut kotoreti chito kokirindoi mianwogik, anan ko korotwekap kasari en portop chii.

Boisioni ko ripsetab tuga kitilchini chakula ak kindenochi oleteben. Ak kindenochi koboto beek asikoam ak komuny eng yotok komawo kochengat amitwogik.

Boisoni abwati ale bo komonut eng ole kimenye amuu, imuche irip akomang'em tugukab bich, ako maame keberberta ne oo nebo mbaret.

Ng'omnatet ne imuche itinye eng yuu, ko inyoru mukeboisiek chechang cheimuche ilumdachi mauek. Ak karik che makatin eng yu, ko ketik koboto mukebesiek che kikeboisie, ak kambok che kirate.

Bo komonut keyai boisoni, amu mamache rabisiek chechang. Ako imuchinigei ibelchikei tugun chechang. Imuch inyoru mayaik, koboto pendo nebunu ngokaik chuton.

Kit netesetai eng yuu, komiii kamani kocheru viasinik, asikobit koam akobit kokola alak, akoimuch kwlada viasinik chotok kanyoru, asikobit kosich rabisiek.

Ni kechape kechongani viasinik aketil komengechitun. Ndaityo inde maat, mwanik nekakochemukanio iingishan orit. Ang ndekakorurio, inemu akirongchi tugukap nyanyek.

Boisoni, keyae eng ketuisot paipinik, kobunu ye kinyorchin beek, akicheng logoek che mengechen. Akinyimeny en ng'uny, asikobit kobit akoet.

Abwate ale boisoni kokonu rabisiek chechang cheimuch kemute lakwet sukul, akesomeshan, asikobit kosir eng sapet nyi.

Bo komonut boisoni en kokwet, amu inyoru rabisiek chechang kobitune tuchu. Akoimuch ieny tanyata, akiam koek pendo.

Bandab tai neokere en yu, KO chokchi kasisiek chemaimuch keyaen eut. Tesetab tai nemiten yu, komi kobo tuguuk ak keny. Chu ko tuguuk ab koraki,

Bandaptai ne agere en yu, komeche kochokonasot biik koyae bosionik en eunek kwak. Ak tesetaptai nemite en yurayu, komuchi ochakchi kasit eng saishek che ng'ering'en.

Kit netestai eng yu, ko oratinwek che yachen agot ndarobon koim tuguk che kiloen mosigosiek koba town. Ara en yu komi sigiriet nemekomuchi kwo amu oret neya.

Tuguk chemile bich eng yuu, ko samakiat ne oo kot kosir chito nekaicheru samakiandanatak en beek. Ako beek chemii yurayu, kochang kot kosir.

Achome boisioni amu kirindo laetab kimindet en betutab ropta neo. Keticho ko korindoi laetab kimindet.

Tugukab kamanut eng yu ko logoek che imuch iam ak kokirinda mianwogik eng bortab kipkosobei age tugul asigopit komanam korot age tugul.

Tugukab komonut age tugul en yuu, ko logoek. Logoek, koimuch iam, asikokirinda mianwogik tugul cheimuch konam kipkosabei.

Tuguk chemile bich eng yu, ko ketik chekikikol akopangan lainwogik che kararanen. Akomii kambok che kikirate. Akomii ferejisiek cheibu beek.

Kit netesetai eng yu kotemisiet ab bandek. Kiboisien mashinisiek che chang kot koyai kasit ago melen biik cheyoe kasit.

Ngomnatet nemagat eng yu koiker asigotep kokararanit. Karik chemogotin eng yu ko panget ak rotwet koboto magasit nekitilen asigopit koba lainwogik che kororon.

Ngoker boisioni abwat ale biichu ko biik che inetisiei agobo kolsetab ketiik asigopit inyoru ketiik che kororonen che konu tuguk che chang.

Boishoni ko kikiboishe napstakit no kiloen batet asiibit bandek ako kikowalak eng kasarta amun kiboishen tingok kobit mbaret neo.

Kiit netesetai eng yu ko temishet ap bandek moton chicho kocheru bandek en imbar asikobit koib kaa ip komaa amu kiko rurio.

Ng'omnotet ne maka eng yu, ko panganetap sukuma, koboto spinach. Ipangan, asikobit kotebi eng oret ne kararan. Karik che makatin, ko chupainik che kikeboisie, koboto paipit ak beek koboto ndoit.

Bo kamanut keyai boisioni amu borei tuguk che mamogotin eng imbar ak koyai ketik kogimegitun ak kosich keswek chekororonen.

Ngoger boisioni abwat ale mito kopimani kole tiongik ingichon chemenye nyungunyechu? Ago nyungunyechu kotos imuch kosich ketiikcho kigolchi nyungunye choto logoek che kororinen ?

Ngoger boisioni anai ale mito chicho komakyinge kosich ketiikchik logoek che kororonen ago che eechen kot che imuch kwalda asikosich ropisiek.

Bitunat koroi en korenyon kiboishen kengoe akoi kotopululekitu asikeboishen eng chobet ap makatiat neimuch keam akokonech kimnot.

Boishoni kekerei perechishek konamgei tugulu asikobit ndeyotchi beek komuch kobun paipushek chotok kobek akopis tukuk chemito mbar eng komoswek tugul.

Achame boisoni amu keto kokonin logoek cheimuch ikaranganen amitwogik, anan ipialde asisich rabisiek cheimuch iboisien.

Boisionikobo kamanut eng kokwet amu ibelchinige amitwogikche imuch iam ana ialde ak isich rapisiek.

Nyone metinyu kole ni ko boisiet neo nebo kolsetab logoek ago logoek che kagigol ko chelanye boroonik asigoit barak sigopit keput.

Boisioni kobo kamanut amu ibaru kole mamito chapuk chegewirchini olon ak ketilili eng kompounit negimenye.

Kiragas kele chebololet komakigoito agenge eng chage ago maipchinige chi chebololet eng choget ab chito age.

Boisoni, kobo komonut amu kinyorchin rabisiek, akeibe sokonik chebo kechape ngoroik che kilachi che lalang'en. Chematuchin chi koristo, akokirinda korotwek chekatachuten.

Kiwalak boishoni amu ki eng keny ko kikiboishen eut kechutu beek ak eng betushe chu koboishei solait ip kopir beek sikobit ibise en lokoek en imbar.

Koroi ko kararan kabisa amu kikowalak eng betushek chekibo keny ak betushek chu kotoreti biik en kaa ak en kokwet komugul.

Kerenyun agobo koroi kikuren YaraBela. Kotoretu kapisa en kokwet amu kikonyumnyum boisionik che chang agotoreti chitugul en kokwet.

Tuguk che milebich chogere eng yu koboisiet ab mashinisiek cheterter che kiboitu eng betusiechu chemekeboisie eut kou keny.

Ngoger boisioni abwat rapisiek che kinyoru eng emetab Kenya ak boisiet nekararan nekikole mauwek asikopit inyorchi chepkondok ak kogonu keret nekararan en kokwet.

Bo komonut keyai boishoni kiribei tuga amu inyoru chito robishek akinyoru chito cheko chakiluei akokochi chito ngupu eng porto nyin.

Bo komonut koroi en bik ab kokwenyun amun ikiam kokoni inguvu ak kotech bortongung asimanamin korotwek che chang che bwone en koria.

Itile eng umait, akinde kutit, akinyei akoi kobesoi. Konekakomenekitu, ilugui, akiluguite chego, anan ko beek.

Bo komonut kerip nguronik amu icheket kiboishen koret ne mining maboishen koret neo ako ngialda kenyoru ropishek ako chakulek kwach konu ropisiek che chang.

Bo kamanut kerip ngoronik amu kinyorchini ropisiek ngealda nguronichoto ak koisot icheget araka ak kochangaitu eng araka.

Kitilatili keboisien rotwet ak kende maak kekarangan ak kesorokyi mwaitab chego ak kegorgoren. Ndarurio isurikyi sanit ak iyam.

Ng'omnatet ne itinye ing yuu, ko icheng ngokaik chebo mayainik. Akicheng karik che icheket ko chakulekap ngokaik, ak sanisiek chekindenochinen chakula. Akiteshinetin beek, akikochi. Kokonin mayaik.

Bo kamanut keyai boisioni amu igochini chito rapisiek. Rapisiek ko imuche iyaen boisio agetugul eng sobengung.

Machame boisoni, amu ngiwe iba icheng, kotorin katok akoumisanin. Koatokoimuch itiyai kasit age.

Chu ko piik che mwetei ngoroik eng ainonin, boisien karait, beek ak sapunit, asikobit kotililekitun ngoroikwak ako maa ak.